Gima kama osekelo gimiluongo ni ng'iyo, kendo ng'ato bedo kotenore kuom tiyo gi gir ainani. Gini eri jomatindo oero tiyo kode nikech omiyogi, ok ginindi koro gibedo ka gineno sa duto. Miyo koro gitimo timbegi manyabedo mek njore, mek raha. Gitimogi e sa asaya mak nindo okwanyogi.

Kae nitie kod straw, inyalo ywayo pi, pi coconut manie iye. Ochalo kaka chak kamae, pigno gero del kendo okelo dongruok mar del. Omiyo ng'ato bedo gi teko bende. Milimili bomilimili, inyal chalme ka ng'ato otiyo kod straw kata kijiko.

Tije mag dala opogi kaluwore gi tekre mar ng'ato ka ng'ato ei dala. Inyalo yudo jomoko ma tekregi ng'eny, jomoko ma tekregi tin, jomoko mokoero tije mag ote ote gihero tich mobedo piny to tim. Koro kaluwore gi mano, inyalo pogo ng'ato kaluwore gi gima ohero timo. To mondo mi ng'ato omak mano bende, ikete kobedo kong'iyo kotimo gino, mondo omi ok=mak kare mar tich.

E kinde ma ngima tek, achano ot ka ang'iyo kiwango mar gimoramora, mitiyogodo itiyo gi gik moko e yorno makare. Yorno marito gikmoko ma okmi gikmoko kethre. Maeri bokonya e rito omenda nikech okabisiko ni sakasaa, adwaro mondo ang'iepi mondo akel gikmoko eot. Koro gikmoko bobedo ka itiyogodo e yorno maber. Kendo okabibedo gachiedhnade mar manyo omenda sate sate.

Okenge makawo mondo mi abed gi kungo manyalo tiyogo e kinde mabiro en, ang'iyo sa kata kinde mabirono. Kakanyalo bedo ni piny yuda, nyalo yuda kadich, nyaloyuda kaan piny maonge omenda. Nyaloyuda bende katuo, okding'e katuo biro. Anyalo yiero kano chiemo mabudho, chiemo ma ok nyal kethre machalo bando. Maninyalo regi malos godo kuon, gimachalo oganda, alayo, mago gin gikma kokan tok kethre. Imanyo gir keno kaka super drum, agulu, ikeneiye. Mago egikmanyalo tiyogodo e kano chiemo mond oatigodo endalo mabiro.

Aero ng'iepo e duke mag kuonde jumbla nikech. Kuonde jumbla ka iyudo ka gikmoko oketgiye kiwango madongodongo, to kata kamano bechgi nimalo lakini gibudho. E kuonde miuse gik moko kopog matindo tindogo iyudo ni samoro ng'ato nong'wonyo lwete e yo moro, mamiyo koro iyudo gimoro ka this ahinya. To bende gigi seche moko be ok budhi mamiyo kuonde jumbla bernna moloyo kuonde miuse gikmoko mathindothindo.

Ng'eyo madwarre e tijni en ng'eyo mar loso ndiko. Ng'eyo mar ng'eyo ni okidhi inyo jamni ka ilosone alarm. Gik tich madwarore kae gin chuma, mach, magieki bokonyo e ndiko nambane kata ranyisi kuom jamni kaluwore gi nambagi kaka japur dwaro.

Gimatimore kae en ni nyathi moro yudo puonj koa kuom jonyuolne. Kaka inyalo pwo chak gi yo kata kaluwore gi chikegi kaka jo Maasai. Basto bathe kanyo benitiere mipuonjo yo mar chwecho mar owalo. Mano egima timore e picha kae.

Anyalo geng'o paro mar gombo ng'iewo gik ma moko maok opangi kendo bedo gi ng'eyo matut kuom andike mag gikma ibiro ng'iewo ka atiyo gi kalam gi kalatas. Anyalo yiero mondo mi kadwa dhi ng'iewo, abed kandiko piny gikmadwa ng'iewo. Andik piny pesa maan go kata bajeda moro maan godo mondachandra kadhi ng'iewo tadhi e duka jumbla. Mondo mi ang'iew gigi kanyakla kar dhi ng'iewogi e gik moko mopangi matindo tindo.

Chiemoni eri iloso ka iboke gi pi maliet kuom dakika moko matin. Bang'eno, tinyalo chiele mondo mi ji oyud chiemo. Kendo omilimili kosechiele, olombo dhok kendo en chiemo makare magero del.

Gini eri iloso ka imoye echieng' mondo mi otuo, bang'eno inyalo dine koti gi mashinde kata lwet dhano, mondo mi ogol kodhi manie iye ma bende en chiemo mondo mi okan.

Gima kelo mor kae, othudhuni iyudo chiemo kendo oikore ne chiemo modhi chamoni. En be kaka gima yueyo kendo gima nigimuya, chiemo en gima ber kuome, omiyo odongore.

Ka ng'ato tiyo koda kayien, kata kudho, ng'ato nyalo chielo, yien mathindo mopidho e dala kata e puodho kotiyo kodgi. Gimwaneno e picha kaendi en chiedo mag yiende mathisothiso, mondo omi ogeng' jamni kuom chamo itgi kapok gidongo gibedo madongo. Omiyo anya puonjo ng'ato katiyo gi yien, kudho, samoro bende musmwal gi nyundo. Ema anyalo tiyogo e puonjo ng'ato e tich mar chiedoni eri.

Gima timore e picha ka eri en tugo mar jodongo. Jodongo be rie lechegi ka gitugo tugo mar mpira, bende kagisirore gi ludhegi e piny jo Masej. Ma emanyiso riwruok kendo mor mantiere e kind jomadongo kagitugo kamaeri.

Tich mar pidho machungwa itimo e alworawa but kuonde mantiere gi piny kate dhowath. Adier tijni kelone japur ohala nikech machungwa en gima chiche ni malo kendo ji mang'eny ohero machungwa. Koro kitiyo gi manyiwa, koda ka kweru, inyalo kunyo bugni mang'eny mondo mi ipidhie machungwa. Iwere gi lach moro ma owinjore manyalo yiene jowetegi mondo mi odongno e yorno man gi kwe. Inyalo bende tiyo gi yedhe mondomi igeng'go tuoche manyalo monjo machungwa ni go.

Tinji en tich mar pitho e gwenge ma tich ainani itimo gi ji mathoth e dho wedhe gi dho aorni. Tijni itimo ka itiyo koda ka yedhe, kitiyo gi manyiwa gi gik mopogore opogore mondo mi iger dongo mar chamni kata yiendegi.

Gima aneno e picha kaeri en puodho maduong ma opidhe kitungu. Koro gima biro e pach aka aneno tijni en ni japur dwaro keyo nikech kitungu ne oseromo tera, tero e chiro omiyo koro oikore ne keyo mondo mii oter kitungu e chiro oyud ohala koa kuom gi

Gima angeyo kaendi en kitungu, kitungu nigi nengo kuomwa nikech kitungu watiyo go e pile ka pile e yor loso chiemo maen chiedo. Kapok iketo gimoro amora e kendo bang keto moo kitungu ema luwe, <inaudible> omiyo en gimoro ma itiyo godo ahinya engima ma pile ka pile eyor loso chiemo

Gima timore kaeri en komo moriwore yaani kata pith moriwore. Wayudo ni japur kaeri oriwo alot mopogore opogore e puodho achiel. Wayudo kitungu nitiere kaeri, skuma wan godo kae, spinach bende wan godo kae, iyudo ni pidho gigi eri kamoro achiel kelo kony ne japur nikech inya yudo ni nitiere alot moro ma kopidh e puodho kanyo to konyo alode moko nikech obedo kaka insecticide kata yath moro mariembo kute e puodho kanyo omiyo riwo cham e puodho kamaeri ber ne japur

Gima kelo mor kaeri en ni japur yudo pii kama chiegni momiyo jambe ok obed gi shida mar dhi manyo pii mabor, mano miye mor e od chunye nikech kaluore ni oaye gweng motiuo kaka wanyalo neno e kanyo .Pii kobedo machiegni gi kama itime gigeni mag pitho kata in kaka japur kikano, kiketo gwen ,kata rombe kata dhok kata diek kaka waneno e picha kae to miyo moro nikech ibedo gi yot mar rito jamni gi

Gima waneno e picha kaeri en apoyo. Apoyo mathoth. Apoyoni ichamo ka itiyo gi pala tinyalo bare, itiyo gi kijiko mondo icham nyaiye maratong'. Mano e kaka inyalo cham gima waneno epicha kaeni.

Anyalo chamo gima aneno e picha kaeri, kaatiyo go kijiko. Akao pala tabare, agolo kodhi manitiere e iye, tokatiyo gi kijiko, achamo nyaie maratong'no, nikech ober ne ngima dhano.

Gima aparo ni timore e picha kaeri en rwako welo, to rwako welo e gwengewa itimo e yore mopogore opogore ,nyalo bedo e yor ndiko, inyalo bedo ni ikowogi akowa gi wuoth kagichomo kuma ne onego obed ni gidhi koro gini timore e yore ma opogore opogore e gwengewa

Gimakelo mor manene picha kaendi en ni japur mor kaka en ganguro mang'eny, kendo malecho manyalo miyowa ohala mang'eny. Kaluwore ni ring anguro beche ni malo moloyo ring'o moko. Omiyo japur neno ka gichiemo to chunye il, nimar en gohala maduong' kuom tich motimo e kamotime.

Gima birepacha kaneno tijni en ni aneno ka ipuro pith mar apilo. Apile en gimaber e ngima dhano kendinyalo tiyokode sama iyi rach. Inyalo tiyo kode samidaloso ndhadho e chiemo. Omiyo manegima birepacha kaneno tijni.

Gini alworawa iloso ka otigi kothe, inyalo tiyo gi suckers mare katinyalo ng'iewo kodhi e Agrovet. Mipidhi to bang' dweche moko to koseikore, inyalo keyo mondo mi iyud yutoni ka iterogie chiro. Bende inyalo chamogi kaka japur, ichamo kamano kata inyalo blend gi. Inyalo rego gi gi mashin mondo omi olosni soda mar pineapple.

Ilose koti gikodhi mare ma ipidhelo to bang' dweche moko, gini eri ikore mondo mi ochame. Kendo japur nyalo yiero ni mondo mi ochame kata otere e puodho. Bende inyalo los kode sote mabe milimili ka en.

Gimatimore kaeri en uso mar sanduku molosi e jua kali. Sanduku gieri ka ng'ato ong'iewo tonyalo tiyogodo e kano gik mopogore opogore kaka lewni, buge, sande luwore gi yiero mar ng'ato mar keno. Omiyo gima timore kaeri chalo uso mar sanduge molos e jua kali.

Gima timore kae en loso sanduku, gi mabede kata scrap, gik ma okwany okwany, chumbe mokwany owany, mondo omi ji onyiew, okenie. Sanduku inyalo kanie lewni, kata sande, kata buge. Luwore gi yiero mar ngáto mar keno.

Ber ma iyudo kuom tijni, en ni, oduoko chien chuodho manyalo bedo ni nie ndara. Nikech ka osepaa ndara mobugi, ndara bedo mayom, kendo jomaluwe, bedo go yot ka luwe, nikech, ondamo mar chudho dok chien, kendo ndara dhi bedo matin gi chuodho kabisa. Omiyo luwe dhi bedo mayot makata geche madongo dongo nyalo yudo thuolo mar luwe.

Yo mayudo yuto malang' moromo ne dwacha en uso. Auso gik moko mopogore opogore mondo mi arom dwacha mopogore opogore nikech ng'ato kang'ato nigi dwaro kendo dwaronigo, gi gombo mar ng'ato ka ng'ato mondo mi gichopgi giduto. Mano e tich matiyo mondo arom dwacha duto.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo tiyo tijni mana katere ir jaduong' moro, kata an awuon amanyo gigo, gig tich ma onego bed ni itiyogo e puonjo ng'ato. Mondo mi akete godo piny, wachwe kode kanyakla mondo mi en bende obed gi ng'eyo kaka onyalo uso gir ainanieri.

Kinde mokuongo' mane akuongo' aitho yie kata inyal lungni water bus ne gimane otimorena ne en ni nahero bedo ei water bus kanyo bende yie kanyo ne omiya aneno nam marahiri to nam ne jaber ahinya, Mano e gimane otimorena Kane akuongo' bedie water bus

Gik man kod nengo ka eri achiel en jatend kama iluongo ni e-citizen ni mara riyo en simbe kata kata nyanonro manyasani ma inyalo tigo e manyo tije kata kony ma e-citizen nyalo miyowa, mar adek en building mar e-citizen no ero mar angwen be aneno jotije mang'eny be ka nitie kanyo ero mago gin gik mantie kod nengo e picha ni eri.

Gima timore kaeri en gedo. Kendo jogedo tiyo gi power saw, maduong'. Iluonge ni saw maduong'. Mondo omi gibar go yiende maginyalo tiyogo e gero kor ot kata wi tado. Mano e gima timore e i picha kae.

Migao mochung'ne arita kwe e piny, en migao mar polise. Gitiyoga ka oluwore gi jatendgi, gima jatendgi ong'isogi, ema gitimo kendo giritogo kwe mar piny kendo giritogo ler mantie e piny. Mano e migao marito kwe mar piny e i kae.

Joma ang'eyo kaeri gin jotij Airtel. Gin gi nengo niket gikonyo joma ok nyal chopo nengo mar Safaricom mondo omi oyud thuolo mar tiyo gi lain mar Airtel. Mano emomiyo gin gi nengo kaeri, eh.

Weche man gi nengo kaeri gin jauso, jang'iewo gi gik miuso. Magi e gik mantiere kod nengo e picha kaeri nikech kaonge jauso, onge jang'iewo, onge gik miuso to gimoro miluongo ni ohala ok bi timore.

Kinde mokwongo manatimo tijni natis kane pod apuonjora ni ji timo tijni e yor. To bang'e no ero nayudo ni timo tijni ber nikech okonyo ngima dhano kendo ogeng'o masira manyalo yudo ng'ato e apaya. Tijni ber ahinya koluwore ni nyithindo onego bed ni luwe.

Gima timore kaeri en ni ng'ani ochung' e boarder. Manyiso ni kaeri en kar kanye. Kamiluongo ni Njeri. Magi gin gik moketi endara mondo onyis ji kuonde maji dhiye gi kuonde magise chope.

Gima timore kae, en ni aora mol e yorno mogondore ogondore. Kendo ochalo aora marumoga gi pi ei nikech anyalo neno kanitie yugi ekinde.. Aora manyalo rumo gi pi eiye en ga aora mathany thany. Koro aora ainani en aora ma pi nyalo rumo eiye.

Anyalo nyisogi mondo mi ging'i anena kaka gichiwo otiko mondo mi kik kel bagni moro manyalo betie sama jonyiewo temo mondo ginyiewe gik moko mondo mi dhaw moro amora manyalo bedo e chiro obedni ogeng'

Kaneno gini taneno ja pati mar ODM mochung'ne Raila. Ma iluongo ni Simba Arati. Maeri en jachung' mar kaonti mar Kisii ma ogo bath Homabay kaonti. Mano e gima aneno ka ang'iyo pichani.

Piny owacho mar Kenya nyalomiyo gikma otiyogo e mbui, obed ma ji duto otigodo mana ka gitemo mondo mi giti gi nyang'ongro mar radio kata wang' jowi. Nikech inyalo iyudo ni ok jo Kenya duto mantiere gi simu, manyalo chopone weche duto ma giwacho e mbui.

Anyalo puonjo ng'ato mondo mi otim tijni, ka akwaongakete mondo mi okwongobed ratego. Mondo oikre ne timo tich ainani kotiegore kendo oketore manyalo mako jatuo kik gore piny mondo mi oyud hinyruok marariyo kendo. Kendo mondo mi obed ng'ama keto pache te e tich motimo.

Gima biro e pacha kaneno gini en m-pesa. Kambi mar m-pesa ma thoth jo Kenya tiyo go eyor kano pesa esimbegi. Mano e gima biro e pacha kaneno pichani.

Weche manyien mag piny owacho kod mag kor gweng', mayudore kawuono gitiyo ka joma manyonegi weche manyien go kuonde mopogore opogore ma iluongo gi dho kisungu ni reporters. Jogi eri wuotho e gwenge mopogore opogore kagimanyo weche manyien, kendo kelonegi.

Gima timore ka eri en od safarikom kama jopiny biro mondo okel dwaro gi . Jomoko biro mondo mi onyiew simbe ,jomoko biro mondo mii olos lainde gi ,jomoko biro kaeri mondo mii ging'e mathoth kowuok kuom Mpesa ma en bad jo safarikom bende . Koro luwore gi dwaro mar ng'ato ka ng'ato ka kobiro kaeri.

Anyalo tiyo gi simu, mondo mi achor wachni ni jo IT. Mondo mi olosna yor intanet mokethore ei ofisa. Kitiyo gi simu ndalo matinde ji losogo gikma thoth, omiyo simu nyalo konya mondo mi achwal wachni eri.

Bang' kinde e alwora, tij somo oselokore. Kendo somo machon opogore gi somo masani, mwayudoni somo masani en carriculum manyien mar CBC, ma nyithindo timo gimoramora ma nyathi berie. Omiyo somo oselokore bang' kinde mobedo somo moro ma nyathi timo gimoberie kendo gimoro monyalonyie kobiro maonge.

Kinde mokwongo manatime tijni en kane athis. Kamane wayude ni japuonjwa ne puonjowa, kaka wanyalo yudo teko kawachikore. Omiyo newawero wende mopogore opogore sama wachikorenoero. Mondo mi wayud mor koda ka ilo.

Tich mwaneno e picha kaeri en tich mar riembo apiko. Tijni nikod nengo nikech jowuoth ma ae kuonde mopogre opogre nyalo tiyo gapiko mondo mi ochop kama gidwaro chope. Kendo apiko en e yor wuoth manyalo luwo kendo chopo e kwonde ma gige wuoth mamoko machalo kaka gari ok nyal chopoe emomiyo en kod nengo.

Gimabire pacha kaneno tijni en ni aneno ng'ama temo mondo mi ogo abal, mondo mi samoro nyalo bedo dwaro nodwa yweyo. Kata orie lechene mag del koikore ne go abal. Manegima aneno ka ang'iyo picha ni gi tich ma ng'ani timo.

Gima biro e pacha kaneno gini eri, en ni ng'ato temo luoko lewni. Lewni manyalo bedo ni nolil kata ng'ato norwako ma gilil gibedo gi tik ma ok ber. Omiyo koro wuon lewni noneno ni ber koluokogi, mondo mi tigno kata chilo mantie kuom lewni, obed maonge mondo lewni obed maler.